eetae ilaigerok kumok loigero impala teloosho lekenya etae ibukui naaji river the source ,naigero magret onkola etae ssiininye ankai buku naaji unenemy of the people, naigero oltung'ani oji waitheng'o.

Kelo oltung'ani darasa niteng'eni netum oltung'ani arriyia ninye tenasiaai neutaki ninye eniko teneyiolou enasiaai, ilotung'ani arriyia otopadanikia oitera sukuul tedikuya ninye, eyieuni olautaroni sidai pee etumoki ataariyiana.

Ene tipat oleng' ena tenias amu, kitodolu esidano enaki enkishiaa oladuo matundai ligira amirr, aamiraki iltung'anak. Kitodolu esidano, ore oltung'ani oimita enkoitoi, neng'uar nelotu ainyiang'u tentiaraki etodua enkishaa enye.

Intaarriyian keon enake iger imbaa yieunot inonok, eton eton itu ng'amu ropiyaiani inonok, ore peyie idip atang'amu, nitumoki atipika mpango enaduo toki nigero. Ore ina, nikincho metabaiki nena ropiyaiani inonok akuti enake akumok, yiounot inonok.

Indim akweta, indim ashomo aisarisara too nkejek nilo esafari naado. Indim ashomo enkiwancha nilo aarr empira oonkaik ashu nilo aarr empira oo nkejek. Ore ina kata nelaa osesen lino. Idimayu sii oltung'ani ashomo shoo, ore tenilo shoo, nilo endama nasho, naa kelaa osesen lino, Ore tine wueji naa esiai nabo enakeret nena.

irmatunda kulo lotumi teneuni olchamba . endaa sidai ena naijo enkaji ekitunguu , nadungdungokini emoti neitoropil endaa ,neitoropil endaa ake pooki. ijo sii enkabila e pilipili , naa enyor inkoshuak, nenyor oleng iltunganak atipik endaa amu kitoropil oleng. euni toolchambai naa enyor ewuei nirowua te unoto

Enetipat ena siai ,etumi ilchoreta, loolewa oloo ntomonok. Itayiolo iltunganak olkuuak loorkulikae, metaaku eyau sii iltung'anak loo lasuhumpa ashu iloo nkuapi eboo meetu aapuonu aajurru orkuak loormaasae, ore ena toki neyaki iyiook iropiyiani, eimu taxes naayau ilashumpa tenejing'u Kenya.

Ore ena naa empisha nairuko ele tuung'ani aton aosh, naa ore tipat ena pisha naa itadamu oltung'ani enkata naje. Ore tenakata idimi airragie ena pisha ometabau enkata natamorua ele tung'ani anake enkae kata ake nanarikino arashu nayieuni empisha ele tungani, naa etumi inakata ena pisha enye naa eidimi aitumia too nkatitin naapasha.

ilo oltung'ani enkisuma eyiarare eetae ilarriyiak leyiarare nitaarriyian oltung'ani eniko teneyierisho edung'udung'okini eh, emoti kwanza kitunguu nepiki eilata nitokitokieki kulie daiki naijo ormushele eikarangi sininye impuka aikaranga teilata nedung'udung'okini intokitin naitorropil naijo kitunguu ore sininche inkiri anaa kuna naa nejia siniche ikunakini edung'u dung'okini emoti nishori meteyiarata tenkata omeoto.

Aikiti naleng ena siai te nkopang eton itu ebaiki ine wueji . eton itu ebaiki enkop nikitii yiook ena siai , amu eton itu esapuku imbaa e teknolojia tenkop nikitii .

eret iltungank menotito irkeek lebaata too wuejitin netaaniki, ore oltungani tenelo nemuoyu, netum eretoto tenkata naishiaakino. ore tipat oleng aitoki saidi, etaa ninche kumok imoyiaritin, nisho oltungani metaariyianaki naa entoki naitumia.

ing'oru irmatunda lele shani oji ormalenke, niik enterit, nibukoki enkare ash ianyu enchan metasha, nebulu. ninkaraa pee meituny inkishu nemeituny ake aitoki, metaaku meitanyamal nena stems enyenak. nincho elo dukuya ometaba anaa nebau enkata natoosho intapuka. nitoki aiu irmatunda. nincho eton ometubu ometoito ore tine nintobiru ena daa.

Aitadamu ena toki engolon naata enkare nanang'unye teneidim aiam ewueiji neijo ene. Ore ele naa olbaribara, enkoitoi, ore tenkaraki enkoitoi, neidim enkare atanang'unye ayeu nedot neinyial enkop. Nepik irmutaroni, naa tenelo ake nelotu osiwuo, anaki teneim ingarrin tena kengarrin naaim, naa kelo alo ainyialaki iyiook enkijiape tentiaraki edumunye enterit sapuk oleng' ajing' oloing'ang'e.

eeh, etii ilturruri leme ilesirkali ogira aitoduaya kuna, aitoduaya imbaa e digital eetae ilturruri loyakita yiok entoki naji wifi ne install ore oltung'ani ojing'u nei connect wesimu enye nelak iropiyiani esiana fulani peyie etumoki ae aksesa ninye ina toki ina wifi nejing ormtandao nei browse nees poki toki nayieu ipitia ilo turrur.

Itung'anak oogira aasirakino irmeseji le simu egira aikilikwana imbaa ormabarishoi. Ore ena naa enkoitoi nairorieki, badala niro tenkutuk ino, iidim airoro tenkigeroto oo mbala ashu oororei. Nebaiki orkilikwai eletung'ani, nirrinyoki siiyie neitodolu njere eretisho esimu oleng'.

Eng'amuni enkitok aimal toonkishu. Eimany menye oladuo moruo oema ninye, nisho enkiteng'. Nitoki ng'otonye aisho sininye enkiteng'. Eimany sinye ormoruo lenye, aisho inkishu enyanak apake naata. Nimany ilalashera, onkanashara teneeta, nitoki aipang' alo ele likae marei sapuk, nepoi aisho intare. Nishori nereu, nimali neng'amuni, nejokini taa enaang'.

Ekaitodol ajoki etataanita apa imbaa pookin esirkali. Eetai enatoki naji e-citizen nenarikino neeta pooki tung'ani ore pooki toki nayieu na inewueji iseevare imbaa pookin esirkali. Na kautaki ajoki ormtandao, ena ke Internet ,ena ke ah Google ninye ake ijing' nitum enatoki. Na autaki tesimu enye ena ke te computer teneeta.

ee ayiolo ajo eewuo pookin toki metaa enkaina oltung'ani etiii. ore itumia oltungani mobile enye enkaina, tenaa kesimu nashorori smartphone naa idim akseesa pooki toki, eetae mobile technology aa idim aterewa iropiyiani, idim atang''amu iropiyiani idim ainining'o isinkolioni, idim aing'ura pooki wueji anaki pooki wueji tesimu tenkaina ino esaa pookin naba anaa eniyieu.

adol ajo embaye etipat ena naitobirua sirkali olosho le kenya ejo peetumoki poki tung'ani anoto netaaniki imbaa pookin esirkali nayieu naa tenkaina enye meekure eyekenyai apuo awosh ilainini apuo, apuo anyu petumoki oltung'ani anoto imbaa pookin esirkali indim ake aironya tenkaina ino naa tesimu ino ni apply pokitoki niyieu nidol pokitoki niyieu naa tesimu ino ake naa teleleki.

Ormonokie ele loitodolu eh, kaunti naji ene Mombasa. Ore enkata pookin nijing'ita enake impang'ita enake impang'ita ing'ua mombasa naa idol kulo ala loltomia naa ormonokie sidai eh, ishara ake ena naitodolu esidano arashu enkishia ina kaunti e Mombasa enake ina city.

ijoki olele, nejo ontung'ani ae, nijoki ooe nejo supa, nijo ipa nijo ipa ira alo, niliki ajo ira olole ng'ania, kaji ing'ua? niliki nitumoki ataa itang'amua enkirorokino ninotore ayaki ilo tung'ani tenkoitoi naa oltung'ani kitok sii.

enetipat naleng amu isho iltung'anak amu isho iltung'anak menotito access e computer kiti nanapita tonkaik enye enkiti computer ena nindim atipika embene nindim atipika enkima nilo esapari naado itu eishunye enkima enetipat oleng tenkop ang amu kidim inkera aisumare indim atoosho impishai indim aawa ifidioi nintoki alo aing'orr badaye enetipat katukul.

ore ena naa ormalimui oira aisumisho. ene tipat katukul amu itaariyian olemeeta eng'eno ebae nabo, enake olengae bae, ene tipat katukul, amu isho oltungani metaariyiana, nisho menoto engeno nang'ut, ata ninye to baa oshiaake naayiolo, naa eponaa ina ng'eno enye oleng, enetipat.